Nyalo bedo od gwen moger gi bepe to kod mabati. Kok kamano, tonyalo bedo od jamni kaka diek kata rombe.

Magi polise manie mtoka ma police station. Ginie mtoka samoro giwuok gidhi timo patrol mondo gikel arita kwe e gwenge. Kata gidhie tich mar mako achige ma samoro ondhi kamoro.

Ma okil kamaloka miluongo ni Paul Mwite to gin e doho kaachiel gokinde mamoko. Kirango maber etoke to okinde moko obetie. Gichalo joma winjo wach koa kuom jabura ei doho kaendi .

Gigo miruako kata ruakruok marito kata geng'o gik maricho mondo kik dhi kuom japur kaka wuoche kata gigo miruako e luedo kendo chupa miting'o e tok ma ikuo go yath e puodho. Machielo yath owuon mikuoyo mondo kik buya kata gigo maricho keth cham kata alot e puodho.

En jang'wech marahuma e piny kenya ka iluonge ni ferdinand manyala ma jahigni prariyo gochiko . Opiem e ng'weye kaka mar mita pra uchiel mita mia achiel to kod mita mia ariyo e higa mag alufa riyo prariyo gariyo ema noloyo e ng'weye mokwongo mar mita mia achiel e tuke mag piny mangima mag common wealth to kod tuke mag common wealth mag Afrika.

Ma nyalo bedo chich dhok kendo jong'iewo mopogore opogre ochopo kae mondo gilok dhogi pesa. Gin jong'iewo , nitie jogo mobiro dwaro dhok, to nitie jogo mobiro uso dhogi mondo olok pesa